Iketo kombe ma welo bede, gir kowo duol kawelo ng'eny. Ing'ewo chiaye mainego mondo welo ocham, itedo ne welo, chiemo mopogore opogore. Ji nyalo mielo bul kata thum ka gichikore, kendo gimedo gi gir math moro molosi e dala.

Nyiswa nyingi gi kamiae, kasto imiwa sigana mar sombi, kama nichake gi kama isegike nyaka sani. Bang' mano, lernwa lony mararieya ma in go momiyo iparo ninyalotiyo tich mwadwa miyi gi kambi ni.